Nĩnyendete irio mũthemba wa gĩtheri, nĩgũkorwo kĩndũ kĩa mbere ũrĩte gĩtheri ũtigĩtie o nyeni tu nĩgetha ikorwo irĩ irio iria ciĩtagwo balanced diet. Na rĩu ningĩ irio ici cionekaga kwa raithi na itirĩ goro.

Nĩ njĩra ĩmwe ya kũrĩhĩra mahuthĩro ma mũndũ, atarĩ mũhaka ũkorwo na mbeca cirĩ moko. Mahũthĩro ta kũrĩhĩra maaĩ, kũrĩhĩra thitima na nĩ ĩmwe ya njĩra iria irahũthĩka mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ irahũthia maũndũ.

Nĩ anene a gĩkundi kĩa andĩkani macemanĩtie magĩcenjania meciria na gũteithania ũrĩa mangĩteithia andũ arĩa mandĩkĩtwo thĩiniĩ wa kambuni ciao.

Kĩndũ kĩa mbere wambe wĩĩtĩkie atĩ onawe no ũhote na no ũtobore. Rĩu ningĩ ũtue matua ma kĩrĩa ũrenda kũrĩma, ũrĩmi nĩ wa mĩthemba mĩingĩ, koguo no mũhaka wambe ũtue itua ũrenda gwĩka atĩa. Ningĩ to mũhaka wambĩrĩrie na mbeca nyingĩ kana indo nyingĩ kana mũgũnda mũnene, nginya kagũnda kau kanini gaku no ũkahũthĩre na kahũthĩke ũrĩa kwagĩrĩire, ũthiĩ ũkĩongagĩrĩra kũringana na ũrĩa ũhoti ũroka.

Nĩ gũthomithia mama mboga wendia akĩhũthĩra thimũ kũrĩhwo kũrĩha na onake kwĩigĩra mbeca ciake thimũ-inĩ, tondũ ĩyo nĩyo njĩra ĩrĩa ĩrahũthĩka ũmũthĩ.

Kũhanda irio ciakwa mwene kũrĩ mũguni maingĩ, kĩndũ kĩa mbere ndiagaga irio cĩa kũrĩa. Ũndũ wa kerĩ, no hande irio mĩthemba mĩthemba. Na rĩu ningĩ, rĩrĩa ũrĩmi warehe maciaro mega no nyendie na nyone mbeca.

Aya nĩ atumia macemanĩtie ta gĩkundi magĩthondeka indo cia mĩgemio makĩhũthĩra ciũma nĩgetha macoke maciendie na thutha wa kwendia mahote kuona mbeca cia gũtheremia mĩtũrĩre yao.

Wa mbere, mũndũ nĩ abataire gwĩciria ũrĩmi ũrĩa arenda gwĩka. Kwĩ ũrĩmi wa mahiũ na kwĩ ũrĩmi wa mũgũnda. Akorwo nĩ ũrĩmi wa mahiũ amenye ni mahiũ marĩkũ akũiga, akorwo nĩ ũrĩmi wa mũgũnda amenye ekũhanda irio irĩkũ. Rĩu ningĩ mũndũ nĩ abataire gwĩciria maciaro marĩa ekuona thutha wa ũrĩmi ũcio.

Thirikari nĩ ĩnyitĩte ũrĩmi guoko na njĩra a kũmarehera maaĩ nginya mĩgũnda-inĩ yao. Rĩu ningĩ ĩkamarehera nginya mborera. Na thutha wa ũguo nĩramacarĩria thoko nĩgetha mahote kwendia indo ciao marĩkia kũrĩma.

Aya nĩ arata erĩ macemanĩtie, mũirĩtu na mwanake na nĩ haroneka hena ũndũ mũirĩtu arera mwanake ũyũ, ũndũ wa kũmũkenia. Gĩtũmi nĩ tũrona mwanake agĩtheka.

Aya nĩ andũ me ceceni-inĩ na maraaranĩria na andũ mĩtamboinĩ na maroneka nĩ andũ mendete wĩra wao na hihi nĩ gũcokia maracokia ciũria, kana makoria ciũria, kana magathomithania.

Ũyũ nĩ mũgũnda wa kũaraha maaĩ, na mũgũnda ta ũyũ nĩ mwega mũno na mũcere amu mũcere nĩ endete handũ maaĩ mara araha. Koguo mũndũ angĩhanda mũcere handũ haha, no arute magetha mega.

Ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya ũrĩmi, na kũrera ngũkũ kũrĩ mĩthemba ĩrĩ ya ngũkũ, ngũkũ cia matumbĩ na ngũkũ cia nyama. Ngũkũ cia matumbĩ nĩ ũkwendĩa matumbĩ na ũgĩe mbeca ciaku. Rĩu ningĩ, ngũkũ cia nyama nĩ ũkũrera na wendie ũrĩe mbeca.

Haha nĩ andũ marathoma na nĩ haroneka kwĩna amwe mena ciũria na akorwo ti ciũria meranda gũcokia ciũria irĩa ciũrĩtio, na nĩ iratũthomithia atĩ gĩthomo gĩtirĩ mũthia, tondũ andũ aya nĩtũrona nĩ andũ aniaru na no andũ marathoma.

Kuma rĩu gũthiĩ nambere, tekinoronjĩ nĩyo tũrahũthĩra, maũndũ maingĩ marĩa tũreka, tũreka tũkĩhũthĩra njĩra ya tekinoronjĩ. Nginya gĩthomo, ciana iria irathoma, irathoma kũhũthĩra tekinoronjĩ.

Aya matwĩra tũtigaikare nduma inĩ rĩngĩ, akorwo we ndũrĩ na ũhoti wa gwĩkĩra thitima gwaku no ũrehe ũtheri gwaku na njĩra ya gwĩkĩra solar na njĩra ĩno nĩ hũthũ na nĩ ũgũkorwo ũteithĩkĩte.

Ũrĩa wangenia, nĩ kuona atumia na athuri makĩtutithania wĩra wega nona gũteithania. Rĩu ningĩ nĩ ndakena nĩ kuona atumia aya moete mwanya wa gũtongoria.

Nĩma harĩ bata, amu mĩthako nĩ njĩra ĩmwe ya kũiga mĩrĩ itu ĩrĩ na hinya. Rĩu ningĩ, mbeũ njĩthĩ nĩ marona mawĩra nakũu nja, thĩĩ cia nanja , ona magathakĩra bũrũri witũ, makarĩhũo mbeca njega na marĩkia kũrĩhũo makarehe ũtonga ũcio bũrũri-inĩ witũ, nagũo bũrũri witũ ũgatherema.